Jofuambo gi keyo tijgi egwenge man gi midhiero mopogore opogore en choko weche matimore egwengego eko kasto iterogi e ute mag lendo. Bang' terogi eute mag lendo are kanyo ema koro joma nigichuny ma konyo jogweng' ma oyudo midhiero ainago oyudo donje. Kata sirkal owuon nyalo donjo ewechego eko mondo ging'i ni joma kalo e midhiero ainago majo fuambo ohulogo okony. Katakamano bende gima ginyalo timo maduong' en konyo jogweng' gi rieko ma inyalo geng' godo midhiero mayudigigi ekar dak mekgi.

Piny owacho ka okale migao mar ICT, nyalo ndiko jolony jomanigi lony manyasani kendo otelone weche mag teknolojia, mondo mi githie sikunde mopogore opogore ma nge'ny jopuonjegi pok onge' yo kaka itiyogi teknolojia manyasani. Marariyo jopuonjegi inyalo mi somo manyanga'fu mar korgi kigin e sikunde ma gintieregoeko.

Migao mar Independent Policing Oversight Authority kata IPOA, e piny Kenya kae nigi tije mopogore opogore, mokuongo gitimo nonro mochung' kende ka giluo weche ma jopiny golo ywak mar jopiny golo, e yore ka ma polise tiyo kodgi, mae nyalo bedo kaka polise ma tiyo gi teko mange'ny to gipolise marocho ratich jo piny. Marariyo IPOA ngi'yo tije polise kendo gineno ni polise oluo chike moketi kendo onge' mibathi mora mora ma timre e seche ma polise tiyo tijgi ne jopiny. Marang'we maradek IPOA ngi'yo ni tije ma polise timo ota e ler kendo e lela maonge mibathi mora mora ma odonjo e hiye. Marang'wen en ni gingi'yo ni tich mitimoni itimo gi rangi'ny mamalo.

Winjo weche manyien negi ber mopogore opogore. Kachako, winjo weche manyien miyo wabedo gi ng'eyo kata wang'eyo gima dhi mbele e aluora marwa kendo wabedo joma oikore ne gimoro amora manyalo bedo ni dhi timore e aluora marwano endo.

Weche manyiengo abiro chopo e stesen lendo mar TV e yore mopogore opogore, kachako abroywanegi tol kata oro sms e nambagi ka amiyogi weche manyien kaka notimore, marariyo anyalo thie mbui margi kendo andiko weche manyiengo kaka notimore kasto kasetimo kamano to arito dwoko margi seche magithie e yamo.

Ker mar piny Kenya odiochieng' manyoro ne owuoyo e wi ngi'yo ni joma mine kata gi nyithindo manyiri bende ong'i gi wang' maber e sirikande masani, mae ne owacho kaluore gi jwang' mosejwang' godo mine e yore mag ohala kendo e yore mag pur, mae notimo kane osingonegi pesa maromo million mia achiel ma ibromigi gikonyre godo.